Karongo pichani to aneno miyo moro machalni loko rech, ee yo tenga' kata okapu to kechgi kalma kagima ogologi e yie nikech nikech karango to be yie moro nie toke kanyo, yiethi koro ochalo miyo ma jalok rech to rech en chiemo mamit kendo en chiemo ma oher gi ji mange'ny to kendo angi'yogi gin rech moko matindo tindo ok rech madongo to rechngi ka osegolgi ka to wasto owangogi aeto othiuso.

Kaparo maber tigni nakuongo time dalo mar chrismas mano mar yiga mokalo kane waromo kumoro achiel gi anyuola gi gowete kendo gi jonyuol kane washerekea ndalogo kendo newamor kendo ne wamoyo mach kendo ne mwahoyo mach kaa wago mbaka kendo wachamo ringo' mobul kendo ndalogo ne wamor kabisa

Eeh, gini yudore e aluorana. To karange to mae en ndim, to ndim nigi tije mopogore opogore e aluora mara. Jomoko oero tio gi ndim eh kete nyuka, koseruu nyuka, to gikao to gibie eh e nyuka, mondo nyuka obet mawachwach. Jomoko be ohero tio kode kata e chiemo kaka rech, rech mowang' rech mochiel maber, asto gik gio gii ibiye e rechno afto medo ndadhu moro e rechno.

Karango pichani , to aneno ka miyo moro lalre gi nyathine. Ka openje nying sinema moro mane gineno kode ni babagi dwa ng'eyo. Koro nyathineno nyise ni mondo ogochne mondo mi olerne.

karango picha ni to aneno kae otanda ,aneno otamba mar yue tielo kendo ebath otanda kanyo aneno taya tebath taya no nitiere chupa moro mar pii. To ewi kitanda kacha cha aneno buk. To kitanda ber kendo konyo e ngimawa ni wanya yudo yueyo ka odiochieng' mane wadich kata ma watiyo ahinya to wabiro wayueyo kendo wanya ninde kitanda. Aeto pii pii konyowa e ngima kendo pii en gima ber. To taya man e bath otanda no be konyo ahinya , be nigi nengo niwach kantie mudho kata kidwa wuok ei otieno to imoko taya aeto idhi kami dwa dhiye no kapok iduogo ninde otanda.

Kafwenyo ni otiko momiya bang' nyiepo e chiro maduong' oting'o gik ma ok anyiewo, to ating'o otiko no adhigo e apis mar jomo chung' ne jonyiewo, aeto alero negi ni otiko momiya no oting'o gik mopogore gi gik mane anyiewo ,kata gigo ma an godo e kikapu na .To alero gi awacho ne gi mondo gikonya mondo ong'i kaka inya miya gik mane ang'iewo otiko mondikore mochikore gi gik mane ang'iewo.

Ee anta yie gi bengi mag piny kuom kano omenda mara ma akano kuro, nikech pok awinjo ng'ikruok moro amora kata pok awinjo ng'ato kaywak ni omenda mane okano kuro okwal kata olal. To kata kaponi ntiere makosa moro motimre ni bengi okwal , thoth bengi timo ga mondo gine kaka gidwoko ne jokeno kuro pesagi . Koro emomiyo an anya nyiso ng'at moro amora mamanyo kama okane omenda mare ni oter e bengi.

Wach siasa manyien kawuono, en kaluwore gi wach mane jalup jatend piny mano profesa Kindiki ne owacho kaen e gweng' mar Kiambu, bang' kane onyiso jofwambo ni olor picha mondo mi owach kar omenda mane jatend piny oorego e gweng'no.

Teknoloji ose miyo puonjruok obedo mamit. Nikech kaluwore gi kaka teknoloji tiyo, samoro amora ma ng'ato dwaro manyo gimoro, kata ma ng'ato ne somo to ok ong'eyo gimoro maber, onya dhi embui kendo onya manyo gimodwaro no. To newach teknoloji, odhi yudo dwoko modwarono piyo piyo. Kendo yudo dwokono piyo piyo ka sama odwareno miyo somb puonjruok bedo mamit kendo somo bedo mamit.

Technology osemiyo jii yudo somo e okang' momedore niwach, kaluwore gi technology ahinya ahinya a mbui sama idwa idwa somo gimoro kata idwa medori, e somo mari to idhi e mbui kacha cha kendo imanyo kata irango kar somo midwaro no kata japuonj manyalo puonjo gimi dwa somo no asto i enroll. Kise enrol tisomo ma ka isetieko asto ibo miyi otiko manyiso ni itieko somo gino manyalo konyi e ngimani ma mbele